returns ko kinyite yon tomo inyoru kasiyan nebo serkalit. Inyite tuguchuto kobor kole metach kiy sitya konam koyachin aisurut serkalit. Tuguk che kisubi ko nyolu inyit nil returns kila komabek arawetab lo kong'eten tarigit agenge agoi tibtem ak sogol yon. Kanyitanito kogisibi kit nekiguren KRA PIN kindoi itya iyokte sibakosaisanat icheget. Ngotko yai chi lelut komanyit tuguchuto komuch kosib serkalit ak koyach ngamun imuch koit kole koitach rabinik ago memoche ilipan loan che kigebesen iyaen boisiet neu somanet anan ko mung'arayan.

Garissa kochang tugun che gergere biik, cherutechin biik koyop emotinweek ab sang, biik kora chemiten emet orit. Komositon kmite araraitab kongasis nebo emetab Kenya ko karubge ak Somalia. Komosito kochang tugun che keree biik kou: Garissa kotindo melewet netindoi ketin chekirut che momi komoswek alak tugul ak kora komiten kaptiong'in nerubege nemitien tiong'ik konyil che chang. Ko tiongik chuto konyoko keregere biik, kora Garissa initon komatachang biik che menye so inyoru tuguk cheu leldok che ak chebitoik che kigeboisien en ng'alekab kerichek al kora en konetishoshek chechang agobo bitet ab emet.

Araraita neo en Nyanza ko barit. Baritab India kowo. Nyanjet neo mising en komostab Nyanza. Ko karubge ak melewet nemi meto molochin ak Garissa kogeny. Nyanjanito keboisie en tugun cheu katuet ab melishek che ibu mosikoshek. Cheu mwanik anan ko tuguk ab mung'arosiek chenyo koalda biik en emet orit. Ak kora nyanjanito kogitoret biik ngamun woo mising. Kogitoret biik nyo kobaen konyek kosweita ak kong'et kora kogitoret biik che chang en nametab injirenik ak somanet kora. Boisionik chuto kogikon tekset ab emet kora en mandaet ab sang kebendi emotinwek cheu Australia anan kobitonishechun. Kitoret kora kipsomaninik en konetishetab tiong'ik chemenye olito chemomiten emotinwek alak.

Mwalimuinik en emet komuch konet biik tugul ng'alekab sokat. Ago konetisiosiek chwak ko kitoret ele woo kou lagok ingoba sugul ngunon, komatot kosulda somanenywan anan kosulda korwotitenywan koma en toretisiosiek kwak. Boisionikwak kogitoret bitet ab kokwotinwek ak indet kora ngamun tuguk che inete ko tuguk che toreti en boisionik ab taa ak mieindo age tugul. Mwalimuinik chuto ko tindo ak ichek lagokwak che kinete mwalimuek alak. Biichuto konyolu ketegis en sugulishek ak kokwet ngamun tuguk che inete lagok ko bo borotet nywan. En sobenywan kotugul. Serkalit kora konyolu kogeer ole ripto bichuto; ngo ketesyi chepkondok anan mshahara sikoboiboenchi kasishek chu chwak.

Itax ko kebeberyan ne ng'ololen lipanet ab aisurut en Kenya. Yuton ko ele inyiten tugun che iboru kole menyoru mushara sityo komakiyachin ago kora koyuton ele inoen tugun chechang agobo lipanet ab aisurut en Kenya ngoimoche sikoik choronokuk anan irib boisieng'ung komie konyolu inyit komait torikishe che nyolu kinyite ngamun kotkosir komuch kosiboten kitya kelenchin ilipan rabinik en barak ngamun kosirge ak kasaryan ne koteliponi kebeberiton ko kitoret en Kenya en tekset ab emet ngamun rabiyan age tugul ne kagiyumen biik keboisien ketechen uchumi nebo emet.

Pension ko rabinik che kigoin chi nkwo komung'et kogoboishejin emet anan kokigisir en boisho age tugul serkalit. Pension ko chutam komaimuch kigochi chito kotogotesentai boisiet ne kigigochi. Kigochin yon kokwo komung'et ago rabinik chuton chu komokele kigonu kityo, yon togomi kasi chiton ketilen kebeberyan nebo rabinik che toche ak kekonorchin kotuten situn yon kokwo komung'et konam kogochi serkalit kora ngamun yon moboishe komomi ele tot kosigen rabinik chuto. Kigochin anyun ko tuten yan tugul ta komugak kityo yan kayosit anan yo motot itakotach

Oinoshek che kikogon che kororon en kwenushek ab Kenya kocheu oinet ab Tana, oinonito konomen tulwet ab Kenaya k kitya koib beekyik koba nyanjet ab Indian Ocean oinoniton ko kitoret biiik che menye yoton en ng'alek ab temishet ngamun imuch kiwis beechuton kebooishen kinaga minutik chemi mbar lakini nesire tugul ko en komong'unet ab sitimet ne kigeboishen kiyapta koyom emet ab Kenya ak kityo keboishen en boisionik chebo muwsoknatet ab kasari cheu ngalek ab kompyutaishek koboishen sitimanito taishek che kikwenyi en taonishek ak komoswek ab gaa koboisien sitimanito ago kora kigotoret en cheng'et ab rabinik en emet ab Kenya ngamun sitimok chuton kokigimanda kochut emotinwek che rubege ak emet ab Kenya ago kitoret en maendeleo chebo emotinwek chuto kotestai en ng'alek ab uchumi

Tulwet en Kenya ne kigomut kiprutoinik koyob emotinwek cheu bitet ab Amerika anan ko bitoshek chun bo Europe ko tulwet ne kiguren Mount Kenya kora. Tulwonito ko kiginde kwenut ab Kenya kora anan kimong'unen kwenut ab Kenya ago tulwoniton ko kinam barak tuguk cheu kipungweret che matkai komeny tulonook alak. Tulwonito kora kotindo koindo nemotindo tulonok che nekityin ago kora anan kotyoli tulwonito, koyosu maat ak ng'etetyot neitendeni. Chuton ko kitoret emet ab Kenya kotach kiprutoinik kobune emotinwek ab sang, ngamun tuguchuto che yookse en tulwoni komomi tulnok chebo atkai tugul. Ago tulwonito ko ki king'et kora kotoret en komong'unet ab oinet ab Tana nemomi tulonok alak tugul komoswek ab tulwoniton komiten ele yamaat ko komosta ingo komi ele twon.

Taonit nemiten kwenut ab Kenya Uganda ana kiwoto ko tanit ab Malaba. Taoninito komenye biikab Kenya ak biikab Uganda ago taoninito ko iitoret biik chechang che yoe mung'aret ab walet ab rabinik kou ngo wendi chito kochute emet ab Uganda, koyoche kowal silingit ab Kenya koboit Uganda sikomuch ibkoalishen en Uganda ngamun kotkwo koboisien rabishek ab Kenya en Uganda komoboisie. Ko kit neu kora konyone chito en Uganda konyone kenya kowolen taonit ab Malaba kitoret kora taoniniton en kasuldaet ab mung'aret ne ng'ete chemung'arainik koune kiwotonito kochute emotinwek chu twan. Chebwon ak konyo kowekse ak kora taoninito ko kitoret biiik che chang en konetishoshek ngamun biik che menye komosin bo Uganda ak komosi bo Kenya kotindo bitoshek che terter, ko kitoret bichuto konaisige en olekisobto ak ole wenditoita sobet ab biik.

Oreetab chengsetab lokoiwek ne nyumnyum mising kosir tukul ko ngekas keboishen rediongamun toreti biik chemaimucheke kokas, biik cemoityin kwaal kiit neuu television anan ko simoitab eut komuch koboishen ak ko yoon momi sitimet komuch ko kikinde kiit neuu koiwek komuch koboishen chii kokas toreti kora biik chemiten komoswek chemait sitimet amun bichuton kokose kora ngomoche kokas taribaishek ak ko lokoiwek kotoreti inaii kiit netesetai en emet oriit ak emotinwekab sang.

Betut nekibo komung'et ko betut ne ki woo mising, ne kiyaak tuguk che chang chemuch komile biik alak anan alak koimuch kong'wonen mising. Kibetunoto ko king'et ele bo ane subui ne kibo karononoto ang'et iba ae chaik kitya awege. Ndoitu konyunet ko kagivunjan kibulit ak keibenon tugukche kimi koo. Ki oite ane ole betut nekobo komung'et komunye chitugul en boisionik komoboto chorset ak inee keboiboienchi betut negakitil. Betunito ko kigiibenon tuguk che kibo komonut en boisienyun nebo atkai tugul.

Nganai ole chepkondok che oliboni ngobegu arawet kochang' mising ang'ete acheng ne won en chemogoik ab bichoto anan ne tononjin komosoton ak kityo asirte barwet koityi aarorojini amune sikai oliboni rabinik cheten chondo ago kora ngab chemokoik ko maimuch ibe ng'ololchi kou yon kibwotitoi isibi ng'atutiet ago kora komuch ang'et agany yon inyokochekenote ele wendito ng'alek ab boisiet ab beek anyoru ak ong'ololchi en mutyonet arorji ortinwek chenyolu kosib sikomaumian.

Serkalit ko kigowal ole iburto chepkondok ago, keib kasaryan neo asikonai kastomaek kole walat. Walaniton kogikewal komi biik che kikel komoinyonyso anan konam kang'uing'unyet lakini alak kokigiboiboitu. En keenyun kingwal rabinichuto, kinde chebo tiong'ik anan kiisto suraishekab kondoik ak kinde chebo tiong'ik kogitoret ole oo. Iboru boroindo ak kaberuret nekikinyoru en tiong'ik ab timin che kitinye, che kigotoret kiprutoinik kobwa emoni nyon nibo Kenya. Ko kiginde rabinik kogitoret kiyapta konai kole kiberurotin en tuguk che kitinye. Ago yuto ole kiyai emoninyon konaak en emotinwek alak chebo sang kole kibo komonut en komosto ne kigindeech mising.

SACCO ko kayumetab biik chengeten biik artam ak oeng akoi konom ak oeng anan kosire mosiru kitio artam ak oeng, SACCO initon ko kitoret biik chechang ingoyumke sikonget kosom rabinik sikoboishen en mungaroshekwak ak ko kora SACCO ichuton kokoyai chito buch SACCO komosib lainit nenyolu, SACCO ko kitoret tuyoshek chekuren biikab kutit blokit anan kechongochi chii rabinik, SACCO chuton ko kitoret bichuton en aleetab karshek cheuu wareng chemuti biik kongeten komosto akee akoii akee, SACCO chuton ko kitoret biik en teksetab emet ak kobarait mungaroshek en komoswek cheterterchin en Kenya, SACCO chuton kokichutyi serikali ak kobesenchi rabinik bichuton sikotesenta anan kokimiten tolochikab bichuton.

Mianwogik che terterchin koibu amitwogik che keryogin mising ko muguleldo. Muguleldo ko kit ne ribe borto en birtoet ab korotik koityi komoswek che mokinge en borto. Ko ndiryoki amitwogik kou chito ne ome tany ne kame, alan ko chi age tugul neome tuguk chemakiyan kele tililen mising, ko imuch kong'em muguleldo, ana kong'em chito konam muguleldo miondo ne tononsiin, komobire muguleldo koyai chito kosirto. Amitwogik cheu kowet ngyam kila, kong'ete kochobe tigitika ab muguleldo koneryo mising ko ngotoltolegitun konyigisegitun. Ngonyigisegitun ko menge gitu kong'ik chebune korotik ngobar kiyondon kotere kabaraitet ab korotik koityi ogilit ko ngomait korotik ogilit koming'initu koristo nemi ogilit komuch kokor chito yeityo kotemenen kora koityi amitwogik ogilit kosirtoi chichono.

Bengishek cheu Tala en Kenya ko kitoret kiyakta kororindo nenywan kotienge ole kigonyunyumda boisiet Tala ingibibesen rabinik anan chepkondok komokewelite mising ago ele yoitoi rabinikwak ole kilibondo keliponi en mutyonet, ma en oret nekokichokin Tala ichuton kora koimuch kobesenun rabinik chechang che yome inamen mung'aret ak iyakte ta komobek komakichichin. Kit ne kitoret kora ko kigoyatat boisionik en komoswek chechang en emet ab Kenya, ago kora kisir kiboiitinik chebendote en komoswek chebo emet kotugul koyopto ng'olyot anan kororonindonywan. Ak kora anan kogoitoi kogoin biik zawadishek ko nkoyai kounon, ko koibor komonutietnywan en emet orit. Ago kichang'a biik che kigomwechi amun toreti biik ole oo.

Bo maana kesoman tuguk che kagisir komesom chepkondok alak tugul ngamun tuguk che kagisir komakerge en formishek tugul. Anan komi kochililutyo kidogo anan kitikin komesom rabinichuto kityo kowegun ole iyotoi mung'aret. So chi age tugul nesome rabinik koyoche kochigil sityo komoityi makosaishek anan kochililutik. Ak kora somananiton koboru komenyit forminito koyonjinet en chi nekesome anan kotokebeseni en benkit sikuye ile mokinge nee tun kewektoi anan ele boisiotoi rabishek chuto. Ngot ibesen ichoki komeguye koimuch koyain anan kolitin ole mi makosaishek che much tun kirwogun anan keratin ama kele batin kiy ngamun kiichoki gen komeguye tuguk che mokinge.

Garissaa en Kenya ko komosta ne ngering bik Che menye mising ak konget kora ngamun en kalyet nemotomi ak boisionik Che anan kogonon kaimutik cheu ngalekab chelososiek cheu Al shababb ko kiyai komasato kouit ak ngalek ab bandap tai chebo moswoknatet ab kasari en komasato kit ne nyolu koyai bikap itax ngunon ko kosom serkalitab kenya kotech anan koyokto asikarik kotech kampisiek en komosaton asi koib kalyet ngeib kalyet korik komuch kobur bik en miendo yon kabar kiatok anyuun komuch koba bichuton ak konet bik amuneisiek Che kororonen akobo ingonyit chitugul agobo ngalekab itax ngamun mait kinet chito buch komabaibai anan ko momi kalyet emet ngunon bichuto kotindoi kelchin neo kot mising ngonet bichuton ortinwechuton

LIpanetab SHA ko kitoret biik che nyoru kaimoshek ab borto anan walutik che iime borwek. Biik ole woo koimuch ko ng'unyng'uny ngamun ole woo kobwote kole tot alipande ano komotinye kasit. Ngo mwa chi kounon kou nekamwa kole ngab motinye kasit komatot amian. Ago ngomwa kounon kogachilil. Ngunon ole lipando chi SHA kotienge ole ten mogubenyin. Ngo ii chi nematindoi kasit, komoboru kole metinye rabinik, anan ko mara tinye chi kasi nebo kabungui, mine minutik tutikin anan ko aldo. Ko ndinyite kotebenin kole tos iyoe kasit ne tyan? Kogonin anyun rabinik ch eiboru kole tot ilipan che tyan amun matot kindeun rabinik che chang mising ago metinye kasit. So chi ne inyitekomanyolu kochut orogenotet kole tut konyanyasan serkalit ngamun motinye kiy. Nyolu konai chitugul miendab kinyit ng'alekab SHA, amun ng'alekab mianwogik ko chang ago mokibongoni kotoreti yuton mising.

Komoswek che imutu kiprutoinik kobun bitoshek chun kobwa komoswek ab Kenya ko komoswek cheu Maasai Mara. Maasai Mara ko kap tiong'in neo en Kenya, kosir kap tiong'in tugul che mi Kenya ak Africa komugul. Kitoret kiplelachek chematindoi tiong'in en olinywan kobwa emoninyon nyokosweita. Komosta age, ko komostab Mombasa ele miten keringosiek che kigibal che imuch kokiboisien beek oli kinyee komait kiplelachek emoni. Korichuton ii komiten tuguk che chang mising che maimuch kenai agot kele nee che kinyorto biik komait. Komosta age kora ko komostab Amboseli en Kenya. Amboseli ko kaptiong'in ne chang belek mising, ko komositon ko kitoret biik en tiletab rabinik chebo sweitaet che nyo koboisien biik che yobu bitonin inyokogere en Kenya. Kitoret kora emet ab Kenya en tegetab uchumi ak lipanetab kipoitiniik.

Ribetab sobet kobo maana mising en chitugul. Chi age tugul konyolu kongen korib sobenyin. Netai: ko kou inoni; sobet komi konyil agenge motot ketesun, nda nguni iwechowech kou chito neyee maiywek en chong'indo komaribe sobenyin. Ngamun imuch iyee chechang kityo kobel kowet kongololyo kowet anan ko soromok kowechowechi borto. Kiy age kora nenyolu kongen biik ko ribetab sobet kotoreti en tekset ab emet, lipanetab aisurut ak ripetab kopchi kotugul. Ngo ii chi anan ii kwandap chi nemoripe gee koimuch iseret lagokkuk ngamun ndo nguni kogewechowech sobeng'ung komuch kityo ime komengechen lagok asi kitya kobet neripe lagok. Ak kora imuch kong'etyan iyai makosa sitya mara keratin. Ko ngeratin komeitinye nafas nebo irip lagokuk koechegitu anan to koipchi tuguk chemokinge.

Komoswek che nootin mising en Rift Valley che rutechin biik ko kou kererut ab Kerio ak kora komoswek cheu Maasai Mara che nyo kobwone biik kotoreti kogeere tiong'ik ak mieindab emet. Komoswek alak ko cheu Nakuru, oinetab Nakuru. Ak kora ole kibun kererutab Rift Valley ak tulwetab Longonot nemi komostab Naivasha kora. Kogicham kiprutoinik konyokotoben olito. Komosta age kora ko kou komostab Fort Tenan en Kericho komi kora Rift Valley, bwone biik konyokokere. Ak any walit ole inome Rift Valley en Kenya komostab Turkana ole bendi biik che chang konyo kogere ole kiiburto oinoshek chuto chubo Rift Valley ngichoruge kora isibu Rift Valley inito kobwone konyokwo agoi oinet nekikuren Natron ele mi beek che ichegen chemi chumbik. Ago mogityo kele beek ichegen anan komi tiong'in cheptalaminik kora, cheuiy kenyor en oinioshek alak kobate kinyoru en chuto kora ichegen. AInoshechu kobo komonut mising.

Kiit ne imuch koyai chi koganyor boisiet anan kasiyan ko kanyitet ab returns konyumnyum mising. Imuch iwe korik chemi kompyutaishek anan inyoru chito ne kiyai kasit ab kompyutaishek kotoretin nyumnyum mising. Tuguk chemogotin ko nambetab simet ak nambaishek ab kipandet neng'ung. Ngiinde ak kinde kompyuta tuguk chuto koboru tuguk che nyolu isib komutyomutyo sinai kit ne isibu komenyit. Kanyitishoniton komakele kewel mising, yoe chitugul en nyumnyumindo. Ago yon inyite returns koboru kele yon ichopchini ge kasi anan ko yon imi kasi ne tomo itach kiy. Ngot isirte komenyit korotwechuto komuch kolitin kegerin kouwon mesibi ng'atutuik chebo wektaet ab aisurut, anan kogerin biik ab emet anan che tononchin kebeberiton koi chito ne ingelelyot ama isibi tuguk che nyolu.

Kapiloshek chemenye komaswekab rift valley ko cheu kalenjin, kalenjin chu psikisyek, nandiek, keyek, marakwek, tugen, ak kapiloshek alak ko cheu turkanek, chemenye me to eng Kenya keberbertab cherongo ko turkanek, ko indinyon ngweny kenyoru cheu aka luyek ak lemek, eng ngweny oli, ndirekt

Ng'oyondit nemuch koip biik che kakakisir che masomanatin, eng komaswek che mamii, che mii tiong'ik ko cheui che chu. Imuche bichuton, komuch komache koiyo ateptop tiong'ik ngaamun makinet. Ako biik che masomanatin kochang tugun che maikutos akobo tiong'ik. Kou imuch komweitos tiong'ik en Kenya kobendi Tanzania kocheng'e keberberwek che kararan ole tesengei. Komuch komaiguiyo bichuton. Ako kora, nda nguni kokaumian tiong'ik anan tiondap tiong'ik, koimuch mengen kerich chekinyaen, anan ndanguni kokakon asara kwam tiong'in chebo biik. Komangen kiy nekiitoi kora. Bo kamanut missing ngecheng biik che ingen kosoman, che ikuitos tugun chechang akobo tiong'ik. So miendap chitugul kesir chi nekisoman, sikorip tuguk tugul chebo kamanut cherikchinkey ak tiong'ik. Ak kora, nyolu kora bichuton kekochin tuguk che yamatin eng boisoniton nebo kai tugul.

Ngobet kiy agenge eng tukuk chebo kampunit komatot iriokctechi chii agetugul imwoi ng'oliondo niton mising ko ngotko chemoket ala kotkochi nenyolchin tegis kotko tukuk ap kampunit kesupi ngatutik atketugul kou ng'ele kapet tukuk chebo boishet koyochei isirte baruet kwo chemokoet kopun secretarit nebo kompunit imuoitechi akobo youtuonito akora yo rutionet ak en oret neiguitos kole maibatin kiy sikaykopet koyoton ako imuch iarorchi akobo mieindap ndokichenye koyoton eng kasarian nematian ala iboru mutionet eng chengset ap koyoton ak boiboindo ndobitu koyoton eng komonutiet ap tesene tai nebo kompunit muuch kora imwoitechi biik chomi tugul kotoretin eng kayaptaet ap chengset ap koyoton.

konetindet ko chi neiguitos mising agobo lakwet ngung en sugul, komeityi lakweet ngung itebentabushek chebune en somaneet nyiny komye mising ndiroo anan inyoru konetindet kwororuun agobo elenyolu igimit en wolutik ab lakweet ngung, ago komait yoton konyolu inyoru konetindet ichenkyi kasaryaan otuyee ongalal ityo igeer wolutik chebo lakweet en wigishok anan orowek chegogobataitai, ngot kotesetai koteben yoton anan wolutik kobndi tai anan wekse leet, igeer tileet netile ak nee kiit netotiyochi sigotesak wolutik kyiik en oreet negararan, myee ninyoru konetindet en kasaryaan ongalal twaan ak komwouun kot komii acha kyaal tuguk cheuu kitabushek anan iih itesyi mwalimuyaan nenetisye en kasaryaan yon mii gaa anan yoon mii twaan.

Ngait hotelit ak alipan kotomo ketilili ana kiun kotililit koyoche ateb korong anai amune sitom kwo ketili komomeny orit. Ago kora nyolu anai amuneishek che katestai sitya komur kounoto yeitya aarorte anan anyoru ne tononchin yoto yeitya arorji en oret ab mutyunet ne iguitos ak inee kole kamankobatki. Mie ngikuyo ge ak biik en uitugul ole imi. Ko ngoyaak yautiet neu inoni komagityo inerech kobaten ingololchi chi enoret ne koi koguitos kole ketinye amuneishek chebo inyoimeny yuto ak inye. Maingololchi chi nekot ngokerin kouwon memoken kiy boisienyin anan iyoe walutik che kor koime inirikte yoto. Mie en chitugul konai amune sikomii ole miten en sainoton ak en betut age tugul. Chi age tugul ne koruto konyolu koguiyo, ngamun boisionik ko mara kochang'a tor koyeten chi koyai alak che mara kobo komonut kosir alak.

Tom Mboya ko sugul nemiten komosta nebo yun koger Kisumu. Sugulinito ko kigikuren Tom Mboya kibwaten nekisirto Tom Mboya nekiine kogikandoindet nekibo komonut en emetab Kenya. Sugulinito ko sugulitab barak netoche lagok kobun kebeberwek chechang ak komoswek che chang en emet ab Kenya ago sugulinito ko inetishe, ole kineten mwalimuek ak biik che chang cheyoe kosishek che terterchin biik che chang koimuch komachut sugulini kogiterwalutik chebo kilasitab taman ak oengago kora komuch komachut biik che chang kotienge ele kigiteki. Kigiteki komosta neo maat mising, ko biik chechang komanamegei ak maaishek ngamun mi chi ne ngwo ole oo maat komuch komiana mian borto anan konamge ak mianwogik che terchin. Ko noton amune kiter biik che chang.

Barnotik ko kiyai tugun en emet ch etoreti kong'em kalyet ak ng'atutik kou bandap kot ne king'oten ng'atutik en Nairobi kokiib hasara chekamach kochang'a ngamun ma ibkotyech chi komasoton komosom kiyonchi. Belet ab taerinik en oret kobunu barnotik che kiyai tugun chekamach koweche kalyet ab emet, ago tuguk chenyolu keyai sikebos tuguuchuto ko mwaitaet ab tuguchu en karisiek kobos imuchi kerotyi loudspeaker karit ak kwo kong'eten koret agenge agoi age koyokto logoiwek choto agobo miendap kalyet en emet. Chuton kogitoret boisionik chechang ama king'em kalyet ab emet kobun barnotik noton amune yoche kochutchi serkalit akkong'et konet bichuton kosib ng'atutik ab emet sityo kotoret en sobenywan nebo atkai tugul.

Sipitalinito kotindo komonut mising en emet. Kitoret kosob che miondos chechang en konyoiset nebo barak netindoi sipitalinito. Kinget kotindo moshinishek che toreti en mion ne tindo chi ak tagitariek che kigonyois keny tagosich ng'omnatet nemi barak. Sipitalinito ko baoryanet neo en biik che chang che kisopcho, che kigimut koba yuto ak konyor konyoiset komye. Niton kogitoret sipitali inito konaak en emet en konyoisenywan. Kou kerich che kigoin chi kotienge mian netindo chi, konyokosobe chi en kasaryan nematyan nenyumnyum mising. Niton kogiyai biik kobun komoswek ab Kenya komut biik koba oliton ngaun konyoiset nenyoru kobo atkai tugul en sobenywan. Kitoret che miandos kosobcho ak kitoret kora biik koyapta konai kole kararan sipitalinito.